ilo ore pibaya, nilo emilango nangamunyieki iltunganak ninger ino ,enkarna enkerai ino nilo aanyu mikimpoti enkarna

Ore ingolikinot naatum intoiwuo eimu iropiyiani naalaki te citizen naa ore enkumoki enye nemeeta isitimani nitoki aaku kelakuaniki network oosimui aitoki.